Ore enasiai naa kegira aitobirari temurua ang amu eetuo ildakitarini kumok loonkishu neretokino olopeny nibungi enkiteng neremi osintano, neeku kegira aitobirari katukul .

Ore enadaa naa shai ormatunda ormosor wemukate naa inyiangu emukate ninyiangu irmosor , niyier nindip , niyier shai , nipik emisa, ninya pookin kata nabo.

Aimayie ngolinot naibelekenya olotie lenkishui ai amu ore enaa enabulu oltungani nengenu neyiolou imbaa kumok , netumore iltunganak kumok naa meeta lai embotoro, 'eji milayu amu ira botor arashu itubulua arashu itengena '. Naa ore ina aitengena maawa pooki ngae anaa olchore naitaa pooki ngae oletipat amu meeta oltungani lemeeta orkekun lenye tenakop , itum taata nilau taisere , netum taisere ilo, nilau iyie .

Ore enkoitoi nayay pee eku keetae bakisho ormaima naa peyie epuoi aa campaign nitengeni nena toiwuo naata nkera naijo nena nchere meeta oltungani lemeeta olakira lenye naa ore maimaisho nemeeta entoki naibooyo amu ingen inakerai enaa enaingen nkuliek naa kepoito sukuul enaa enapoito nkulie neeku peyie itengeni inchere , ore maimaisho nememwisho oltungani aakidim ilo tungani ashomo sukuul , nengenu neeku oltungani letipat tolosho.

Ore eniko irkastomani pee eyiolou bei orkiek opasha naa ore enkoitoi edukuya naa kikilikwanisho aikilikwan iloinyiangutua naa kaji inyiangunyie, nikilikwan olikae oinyingwa tewuei nepaasha naa keyiolou ajo aisapuk bei tene naa aikiti tene, naa aitoki sii ayiolou eimu media amu ore media nemekure eeta entoki nemetii atua metaa indim ake atayiolo ajo mpisai aja emiri eleshani.

Ore enkias naas erubata enkisuma peyie etumi erishuroto entumoroto enkisuma naa peyie epiki standards , nemegeli oltungani aisinani orkarsis , nchere ore amu ikarsis ele naa kingen alang elde aisinani amu meeta , meeta oltungani lemingen neeku peyie epik aa standards ormwalimuni sii nitengeni aajo meetae oltungani omoda orngen alang olikae.

Ore protest o advocacy campaign nilepie imbaa engeleta enkijape toloingange wendungoto orkiek tolosho lekenya naa ore eneiko ena pee eaddress eramatare ormanyara naa nchere ore peku meetae edungoto orkiek aachere keetae irkiek tolosho lekenya naa ore entoki edukuya naa keku keetae enkijape sidai amu ore ina air pollution naingwaa industries naa mi naa keaku aisapuk enakijape sidai alang ina naingwaa industries . Ore entoki eare naa keyau enchan naa teneyau enchan nenyoriju enkop netumi indaiki naa keaku iaddresa ermatare ormanyara.

Ore orkekun latareto oltungani temurua ai naa oloewuo sipitali naa kenarikino apa enaa emoyian nanoto amu iumie apa enkeju negila neeku eyieu apa nitaasi operation ee naa ore ena operation naa iropiyiani kumok amu inkiek nkalifuni iip onkiek tikitam , kake ore amu atodua ajo iltunganak omena naitaas nanu pesho ina operation nepuo ang nishiutua apa aitobiraki itu elak aitoki.

Ore , ore apa ndamunot naata ara enkerai naa aikumok oleng ,naa aikumok amu ore ira enkerai neton miyiolo imbaa kumok naa meeta enkerai oltungani lemeyieu niaku amu ore ira enkerai naa aisidai oldakitari teyie ,aisidai ormwalimui teyie ,aisidai aa olawyer teyie naa aisidai pooki siai akeyie enkisuma. Kake ore eton itu abulu eton aakara enkerai nangwaru oshi paaku kara oldakitari naa naisuma nanyok ompaka nabau aa enkisuma eshumata aa secondary naitoki alo ene ene enecollage nalo aisomea, aa enkisuma oldakitarini naa ore taata airorita tene naa kara oldakitari kaasisho tesipitali enarok referral hospital, metaa entoki apa natangwara ara kiti mpaka enarishata natabawua tata.

Ore eniko sirkali peyie eret inkera naisumie esiai ormwalimuni tomurua eabori naa peyie aa isho sininche motisha nchere atatenaa isume tomurua eabori naa indim ataa oltungani letipat nikingeri nikinchori esiai. Meetaa ore eniko sirkali peyie eret nena kera naa peyie teneidip sukuul nishori esiai misuma nkuliek kera.

Ore enaiko tenalimu enkatini ai ara enkerai naa ore apa sansana, naa ore apa teneeku teipa tormaasae naa neponu inkishu ang , netii iltunganak kituak aij enkima teboo onkera pookin inamurua nalulunga amu ore tiapa naa memanyae , mmee kila mtu netii olchamba lenye, ore apa tiapa naa irkijijini emanyae metaa ore inkera pookin ina murua naa ketumo teipa naa nenya ninye endaa tenebo metaa ore enakata enyitae endaa tenebo nikiboitare iltunganak kituak loo kakuyiaa onoo nkoko naa nikilimu story enaikununo tinewueji .